Tesetai en kapkirwok, ikotoi kirwokindet woluutik agobo kesitab mbaret en kapkirwok nebo milimani

Inome teta kochorireni, konam okot kowalak makatenyin, konam koba ng'weny chekoo ak konam teta kochoriren ak kobosok kiloishek.

Oreet akeng'e neletokee kerbesik kong'eten teta akeng'e akoi akee kokobunu suswek, tebeen suswek koyon konyo teta akee komuche kolany inendet ak koityi teta akee.

Toos osefendoi onoo rabishek en sacco ining'wong, toos okertoi anoo balance yoon korosefen rabinikyuk, toos onyoru loan kotieng'e balance chekotinye.

Inoni ko minsetab ingwek chekikuren en kingereza Broccoli ,minsetab ingwechu komoche ribet neo missing moche beek che kayaam ak mbolea chekayamge kora. Ingwondoni kotinye toretet neo en borto imuche koter mionwogik ak komuche korib bortangung simenyoru mionwogik chechang .Ingwechu KO korooron missing ak komoe kengololchi book sikomuch koteem ingwechuton.

Boisioni koribeetab ngamiok, ngamiok ko tiongiik cheimuche kobuur betusiek chechang komayee beek, icheget komuuche kokonoor beek en bortanywan. Ngamiok kokororon kora en ngalekab chegoo ak en ngalekab banyeek. Icheget I komuche Kotoret bike en oratinwek chechang.

Inoni koboru ripsetab tugaa chebo kipgaa, tuchu komomoche kora ribet neo, kimuche kityok kibokeriboot en elemii suswek, koimuche kochengchige icheget suswek malasima Ile ichengchi kit neome. Tuchu kochengchinge ichegeen ak momokyinge tuguuk chechang

Inonii ko koborunetab biik cheiboiboite borwekwak, en ireyuu komiten biik cheomishe, miten biik cheyeise, ak komii biik kora chesweitoi kityok en tabanutab ainet neoo, ireyu koboru kolee biik chemii yuu koboiboi ak komii aketukul komie, iboru pichaini kolee ng'olole biik, miten komii en kurupishek chemeng'ech koboru kelee biik chekobwone koboiboenchi sobet en ireyuto, ireyuu ko elekararan mising.

Koroito, ko kabarastaetab usobnatet, anan internet. Koroiton ko iboru komye beishekab usobnatet ne kiborostoi en yu. Koroitet, ko kaimuch koborwech tuguk tugul che kimakchinikey, sikenyorun internet nitok. Tinye nambarishiekab simoit, akotinye kora beishekab internet inotok. Koroiton, ko kabarwech komyee akotinye pichainik che kararan, che kimuche kikuyen.

Enoni, ko wegetab kongoi, ye kiwekchin biik che lipani aisurut. Lipanetab aisurut kotoreti mising kotestai maendeleo en emet. Akonyolu kiwekchi kongoi biik che lipani aisurut notok. Pichait nii koboru wekchinetab kongoi, neiyogu biik che namu rabishiekab aisurut

Alenchini chito ne mache kwaplien identity konyolu kwo ofisit nebo assistant chief, abokonyit baronok chemiten yoton, konyit konde details chechik, akokobakach baruanoton en ofisit nebo assistant chief, sikimuch ketoret ak ke fowadanchi details chechiket.

Noni koboru oldo akeng'e elekimuche kenyorchi services chebo serikali tuukul en oldo akeng'e ireyu kokokituyechi services chekonu serikali cheimuche iyai en yuton

Boisoni, ko kanetetab biik, agobo keswek che nyolu komine en mbarenikwak. Boto kora, kanetishetab biik, agobo ele kiriptoi minutik en imbar. Kou ele kerichek che nyolu kinde, akouu um kasarta ne tare keswek en imbar. Bo maana kasit ni, ng'a amun nyoru ng'omnotet temindet konai kole, keswek ochon che nyolu komin en imbar. Ago keswek chotok kotare kasarta ne tian sikorurio.

Inonii ko kipandet neiboru kolee chito netinye kipandaniton komeng'indetab kokwet, toreti kora en biretab kura, yoon kibire kura kolasima itinye koroiton simuch ibir kura, toreti kora kenyor tukuk chechang kouu ii mbaret anaa ial kii kouu kot konyolu itinye kipandaniton.

Biik chechu, komachen baek che ki obot che king'ate ng'atutik en Kenya. Bichotun kotoretech kochapwech ng'atutik che kete emet. Toretech kora kokere kole kakiboishoito ano rabishiekab emet. Bichutok kora, kotoretech kioibwech maendeleo en olibo mashinani. Ng'a amun ichek che namu kora rabishiek chebo emet.

Inoni ko pichait nebo safaricom. Pichaini kobwotwon akobo piret ab simoit safaricom ii, koicheket chetelelchin piret ab simoit en Kenya ak ngalekab mpesa, chekiyokto rapinik en simoit.

En yuu komiten chief justice Martha koome. Ichechu, ko judges chebo supreme court. Icheget chekose chekikuren presidential election petition ago icheget ko judges chebure en kotini newo nepo Kenya. Martha Koome ko newo nebo kotini en Kenya ana kekuren president nepo supreme court.

Naat Masai Mara kotieng'e tiong'ik cheterter chebo timiin, niton ko nekikoibchi biik chechang cheyobu emotinwek alak kobwa Maasai Mara konyokokerchikee tiong'ichutet.